Chiemo ni en chips, ilose kamae inga'de ikawo waru ti iyiethe iyiethe iyietho, koseyieth waruni to inga'de matindi matindo kosenga'de matindo tindo tikete e mo ma osekete e karaya kasto iloke iloke iloke ma mowang' motwo maber igole, kisegole ti inya chame koliet kata inyalorite okwe tithonge, ithonge' gi chak moro kasto ikawo be mae aneno ka be okete apoyo kae, apoyoni oseyiethe maler koro osepile opile opilne kanyo matindo tindo koro ichwogojiko ti chwoyo konie.

Chiemoni ikawo mo ti chiele maber tiloke iloke iloke iloke, kisechiele maber tikawe tikete sahan, kisekete sahan nimanyo avakado misegine ti nga'do matindo tindo tindo hiye kanyo kasto ichame gi ojiko

Chiemoni inyalo chame kama an achae kaeto aneno ka kuin kek be nikanyo, kasto gi apoyo ma ong'adi. Koro mae imadho imadho chak, inyalo amua imadho chae gi kuin kek mitiek ekoka ichamo imadho olemoni kata inyalo ikuongo ichamo olemo kaeto iyueyo dakika moko matin koki madho chae gi kuin kekgo, chamo mit ahinya kendo donjo.

Chiemoni en nyoyo, nyoyo kidwa loso to ikawo bando oduma to iketo e kendo kasto imanyo oganda be iketo to ichuake ichuake ichuake mi kata one hour kochuakore ochuakre mayom kaeto ikawe to ichiele. inyalo chiele gi otungu gi nyanya kaeto itere emesa kuma idhi chame miyieng'